Eng kasarwek chu kimite eng emet nenyonet, ko boisiek chechang komakoyani um ng'alekap FGM. Amu ntoni ko um bendi tum tibik. Ako ki ng'alek chu ko kiitu anan ng'alek che kikiyae keny. Ko nguno FGM, kongeme ng'alekap somanet chebo tibik. Amu ngikoekitu tibik, kako-kakoit kenyishiek chebo taman ak mut, taman ak lo, ko kicham kobendi tum tibik. Anan kicham keyatitoi tibik. Ko ingyapkoba tum, ko kicham koaakse tugun chechang. Amu kito netai, ko kimuch angot kobet sabanwek kwak. Amu kicham keibe anan kicham kobeti korotik chechang yakaba FGM nitoni. Ko nguno, angot tuguk che kicham kebosie kora keae ng'alek chu, ko kimuko- anan kimukotilil. Amuu kimuch kobwa um mianwogik alake konam bich mianwogik. Ko nguno kicham koimuch kobet sabanwek tibik. Ko nguno kicham kongeme ng'alekap somanet amu, ngikoba tum tibik, ko kicham nyiketuni, anan kicham nyikechengchin boisiek che ituni. Ako missing, ko kicham kechengchin boisiek che echen, che imuch kosire kenyishiek konyil aeng, anan ko konyil somok. Nguno kimatikomii ng'alek ap sugul.

Chang' tuguk cheimuch koyai sikik ak mwalimuinik en tuguk chetoreti sobetab logok. Kit netai neimuch koyai mwalimuinik kokonet logok ee kosubkei ak olemaktaat ago karan ng'alek en mwalimuinik konetis koneti logok tugul kokerkeit komomi nekelen oo anan age kobo kamokorek koage kobunu ile nyolildos. Kongunon koyon mie ngotuyo sikik ak mwalimuinik sikeng'ololso ak kitio keng'ololso agobo bandaptai anan olekinetitoi logok sikonyol ak kotekisis biik ak koketoret en sobet nebo mutai koik biik akot akichek. Amun sikik akot akichek ngap koechekitun kokab koyosekitun ngap koyosekitun komoche logochuton chu inyokorib sikichuton chu. Ko ngunon ko lasima koechekitun akichek ak kochob kapchi olinywan ak komokyikei chitukul kit nemie si mutai inyokorib sikichuchwaket. Nguno komie ngotuyo mwalimuinik ak sikik sikong'ololso ak kokosyin oletoretito logok amun sobetab mutai en logok komie amun kot keng'em sobetab lakwet kotokoming'in ii komotindoi sobet nebo mutai lakwet amun sobet nebo mutai kokakong'emak.

um Ing missing ing korik chu kibo keny, anan korik cho kikakichop eng kenyishek chekikotepso akoi. Kocham komite um chito ne iborchinotin kiptrutoinik. Kou missing ko Fort Jesus. Ko-kocham komii amu ngoba kiprutoinik, ko makoi ipkoba kuu ole matkoi, anan kou ole kas korot taban. Ko nguno, eng yondokyun ko Fort Jesus, komii biik che kikisir. Sikoborchitoni um kiprutoinik che kanyikoro, koro um Fort Jesus ne kicham keboisie keny. Koboisie chumbek chekibo keny chekika-chekikabwa emonii. Ko nguno bichu, kokikisir kasishek, sikoborchinotin biik, anan koborchin um kiprutoinik. Koborchin kimaswek eng kimaswek, komutoti. Koborchin ole uu korik ichu, ole kicham keamisie, ole kicham keruitos, tuguk che kIcham keboisie. Atya koborchi, komwachin ko-komwachin missing anan eng ng'alek chechang akobo Fort Jesus ini. Komwaa kole kikiteje kenyit ngoro, kiktepso kenyit ngoro. Kicham, kikiboisie nee keteje, anan kikiboisie tuguk ngorcho keteje. Ko nguno, kocham komiee missing um kechenge chito ne iborchin kiprutoinik missing um eng korik chutochu che kiboisie chumbek keny.

Cham ko missing kasarwek chechang, ngapkoba sikongelelso kanetik eng emet. Ko kanetik, ko biik angot akichek che kikisir, kosire kandoik chekikwee biiik. Ko nguno, mi oratunwek che tos ai kandoik um cheki-chekikochin biik, anan chekikwe biik sikotar um ng'alekap ngelelnatet ap kanetik. Amu ngongelelso kanetik, kotononi ng'alekap somanet. Angotonon ng'alekap somanet, kokoromitu anan missing, ko akoi kotepso lahok eng gaa. Angotepso lagok eng kurgat, kochang tuguk che ae. Amu lagok ngomii gaa, koimuch ko alak kolelso, koimuch kotko koombenso alake, koimuch alak kotoreti sigik, lakini cham komiee missing koba lagok sukul. Nguno ole toretoi kanetik ak kandoishek chu, akokoshin kole nee neka-nekamach kanetik, simaboiboichi um sikongelelso eng kasit nenywanet. Ko nguno ngotko chepkondok, kotubungenyso kokoshin, atyam kokoshin ngokameche ketes chepkondok, keteshi chepkondok. Kongetkei kunitoni ngotkotebungunyso mwalimuinik, ak koboto kandoik, akekoshin kole nee, ko-ko mie anan istoi anan tare ng'alekap ngelelnatet eng kandoik.

um Bo komonut kemung'chi lagok eng saishekap somanet. Ni ko amunee, ngo karon, ngotkenet lagok, keneti um kito netai. Ngoka hesabuk, keneti hesabuk, atya ngokanyikeneti kou alak. Ko nguno, cham ko kararan um kemung'chin lagok amu, ngotkenet lakwet kong'etegei karon, akoi ipkwam lanchi, akomakimung'chin, komakoi kotikoksta lakwet amu, lakwet memuchi komuita saishek aeng, anan ko somok anan ko angwan ngeneti. Nguno miee anan kararan ngekochin lakwet um kemung'chi. Ngokapkourereni dakikoshek tiptem anan ko artam sikowek. Ko ngemung'chi kunotono, koutie anan komakoi kotikoutie akilit anan makoi tikong'et akilit eng chekakakenet. Nguno ngot-ngotkemungchi kuno, komunyi angot akinee akilit. Ko ngipkochesan lakwet, komiet borto anan kokararanit borto. Akochopchinkey kora akilit um somanet nerube ngipko ndapkeneti. Ko nguno ngotkeai kuno, ngotkemungchi, komakoi kong'et akilit, akochopchineki akilit kora eng somanet nerube ne kakitar kemung'chi. Ngokabendi ipkoamisie, ngokabendi kourerendos, anan ngokabendi ano, ko kararran kemung'chin.

Anee ayani ale imuch koek kayanet ak katuyetabke boisiet tab soet angesa en betutap kibire kura nito amunee emami ki ko kararan ng'alekab saet . Angot ko yoon ing'ete chi anan imaeiru , missing ko kararan iwekyi cheova kokngoi en kokataretin iweru anan kotaretin iwe nge'et ko ngunon ng'alekab kesaa en betut tab kebir kura kesae sikotaret mungu anan sikotaret cheova kaliet en kebire kura ak aketar kebire kura komie amuun ngotaret cheoba anan ngomi cheova en kasarwek chechang ih ko kararan anan mi tukuk cheyaakse amuun cheova kotaretech anan kikindechi en tukuk cheyachen ko ngunon kararan ketesyi ng'alekab saet kebire kura amuun kebir kura kokorom akobitu chemarget ingunon kararan ingesae kebir kura ko yakaketar kura ih kokaranan kora kesae kewekchi cheova kongoi en boisiet nekatoret bik ih kot ketar kebir kura

um Ngomnotet ap muswagnatet eng koret nyu, um kenamdoi ano. Ko nguno um ngomnotetap muswagnatet, ko missing ko-ko-komi kasari anan kokobit eng kasari. Ngisube ku kasarwek cho kibo keny, cho kibo kuu sigik chok, ko kimukomitei ng'alekap muswagnatet. Ko ni amu kitom kotestai emet, akitom kobit um kandoik chebo chekararanen. Kitom kobit ng'alekap chepkondok, akitom kotononchikei emet ko ienegei amu kiboisie chumbek. Aki chumbek kimukomakchin um biik che tuen kotestai eng sapet. Nguno kingotononchikei emet, kibwaa ng'alekap muswaganatet. Ko ngikobwa ng'alekap muswakantet eng emet, kotiem emet koip ng'alekap muswagnatet kobwa um kila kokwet, kokwet kokwet. Konyor lagokap kasari. Nguno ole kinamdoi ng'alekap um muswagnatet, kename ng'alekap somanet neb koraki. Amu missing somanet nebo koraki, komakeboisiei kitabusiek, ako makebosiie nee. Amu kiboisie ku simoshek, laptopisiek chu, ak tugun chechang. Ako nguno eng somanani nep muswagnatet, kotoreti lagok. Ngotkomuchi kwai lakwet kii ko mingin, komakwendi anan ko-kotau kwae kitotokyo agoi-agoi ipkotar.

ee olemukto konetiki koker kole kakinam komie kanetishet netiekee kimnotetab lagok koleimukto konetiki kokosapos anan koimuktayat konet lagok kosupukee ak kenyishek ngot komian lakweti kokaran ngineti anan ngikochini kit chemengecheni chemengecheni konomee betut en betut kongot koo lakwet ngot koo lakweti kekochin chechang ko chechang ko ngunon kokaran anan mie konai konetik ole inetitoi lagok amun ngot komingin lakweti komingin okilit kongap koeti koetu ot akine akoi imuch koip ngalek chechang ngunon komie kosup anankoro konetik oletian lakwet anan kenyishekab lakweti ak somanet ole miten ngot komi barak somaneti ketese somanet kwo barak amun ngot komi baraki kwendi barak ak koetu okilit ngunon misingi oleimukto konetik kanetishetab lagoki kokokoro kenyishek

Kanetisiet nebo biik eng kilasisiek kotestaitoi ano. Ko nii, um ng'alekap kanetisiet, ko ing betut eng betut, komii anan kikichop ole isuptoikei. Anan kikichop oret eng ng'alekap kanetisiet sikotestai. Amu ngiwe ku betut um nebo ko aeng kasi anan ko somok kasi anan ko mut kasi, komakerkei betusiek cho. Ko kikisr nguny, kenai kole betut ap rani, kesomani nii, kesomani ne ak ne. Ko betut nerupe, ne kimakisoman betut nekopo amut, kesomani mutai. Nguno kesubi, amu ngokakobo kesoman eng, kesoman aeng, kobo lagok anan kobo biik ipkomungso, atya nyikesoman ipkwame lanji lagok, kewek, nyikesoman. Amu kararan um koboru kole tesetai lagok. Amu ngotko boru kuno, koboru kole panganat sukulit anan um ng'alekap kaneti-kanetisiet. Ko nguno, angot kilasisiek, kepangani anan iboru ole tesetai tai eng kekochi kane um lagok kekochin kilasisiek chu kosupkei ole uu akosupkei ak kanetisiet. Nguno kanetisiet sikotestai, kesubi oratunwek cheu chotocho.

Oratunwek ngorcho cheimuch um keboisie kenete isabuk lagok. Isabuk, ko kiy nebo kamanut anan mie ngokaai lakwet chi tugul anan lakwet age tugul. Amu isabuk eng sukulishek tugul, keyae. Ko nguno, oratunwek cheimuch sikeboisie sikenete isabuk kochang. Netai, ko suppose kotindoi lakwet age tugulu kitbut nebo isabuk, ne kikipchei komengechitu. Ko nebo aeng, ko suppose kotindoi lakwet age tugulu um kiy ne kiae ngalekap isabuk. Cham ko missing kekure kalkuletaiat. Ko nguno ngotkotindoi lakweta ge tugulu, konyumnyumchin um kanetindet. Amu ngotkotindoi lakwet, koyakatep kityo kanetindet kole isabuk chebo ni ak ni koata. Kwae kityo lakwet koboisie kalkuletait, kwae isabuk. Ko nebo aeng, anan nebo somok, ko suppose kotindoi lakwet age tugulu kitabut nebo isabuk nekinetishie. Amu ngonetisie kanetindet, ko kararan koip chito nekeneti anan lakwet kosubikey anan konamegei ak kanetindet kibagenge eng kibagenge. Ko ngotkwai kunotok, ko makoi kosir anan makoi kotemene lakwet age tugul kwae ng'alekap isabuk.

Eng kokwet nyu, kochang kewelutik chebune kanetik eng meleldab somanet. Amu sukulishek chechang, kochang kewelutik. Ko kewelutiet netai eng sukulit nyo, anan chebune kanetik, ko ng'alek ap kitabusiek. Amu machang kitabusiek, anan tomkokon serikalit ap Kenya kitabusiek, kosupkei anan koma ole maktaat kobun. Ko nguno, ui anan korom konetisie kanetik, ako ngeringen kitabusiek, ako lagok che ineti kochang. Amu ngechikil ngotkoneti mwalimuiyot agenge lagok chesire bokol, ako kitabusiek komaite taman, ko-ko korom ako kewelutiet neooo nea. Ko kewelutiet nebo aeng um, nebune kanetik, ko machang lagok che mitei sukul. Amu sukulit, koma-kotom kechop komyee, anan makon serikali chepkondok chetikechope sukulit kokararanit sikochanga lagok. Nguno ngapkoba kanetik sukul, akomatyaa lagok, anan ngeringen lagok kosir kanetik. Nguno ko kewelutiet age ne oo no. Nguno kewelutik chemite missing ing kokwet nyu, che ko chotocho.

Eng kasartap koristo neibu kutietab taman ak sokol, kokimukta ano kokwet nyu koba sukul lagok. um Ko oratunwek chekimuktae kokwet nyu, ko kisom sukulishek, anan kicham kolenji mwalimuinik, matikobaa lagok sukul sait-sait taman ak agenge nebo karon. Amu yotok, ko um ngalekap koristo. Ako missing, kokikamyanso lagok chechang, che matikomuchi angot koba lagok sukul. Ko nguno oret netai, ko kisom biikap kokwet koba lagok sukul sait taman ak aeng, simatikomyanso lagok. Atya nebo aeng, kosom sigik kolagat lagok longisiek koba sukul eng ng'alekap koristo, akechengchi ngoroik che nyikisen cheketishek, ak swetait che nyikisen. Ko kingokoshin sukulit, anan kingoyanchi sukulit sigik kolagat lagok che murenik ak che tibik longishiek. Ko ndapkoit kolale asista, korek longisiek. Ko nguno, kokoshin kunot. Atya nebo somok, ko kikoshin sukulit um kotoret sigik eng ng'alekap kerichek yekamyanso lagok eng ng'alekap koristo, konyachi sukulit sigik konyachi lagok. Simatikoib kasarta ne oo sigik, konyai lagok.

Oratunwek che kimuktoi kenyor anan kerip kibagenge eng kanetisiet eng sukulishek kochang. Amu ngapinyoru eng kokwet komuch komite sukulishek aengu anan ko somok. Ko sikotestai anan kibagenge eng kane-eng kanetik kanetisiosiek, kocham ko miee yakatuyo sukulishek anan kakichop um kwai testi sukulishek chutochu, kesirkei. Kocham ko kararan ngotkiai kunotono. Ko eng yapkosirkei sukulishek, koibu kibagenge. Amu ngotkosirin sukulit age, ko mutai imeche itiem angot akinye isir sukulit nekasirin. Nguno oret netai no, ko kwai testi sukulishek chutochu. Ko oret nebo aeng, kocham komiee yekabwa sukulishek alake nyikoro um ole somandoi sukulishek alake kityo. Ngokacheng betut agenge, nyikoro ole somandoi sukulit age, ko oret nebo aeng no. Ko oret nebo somok, ing kibagenge ne sikoip kanetisiet eng sukulishke, ko yakatuyo sukulishek eng ng'alekap michesoshek, kuu urerioshek kechesanso, kotoreti eng ng'alekap somanet. Amu ngotkotuyo sukulishek um eng ng'alekap muchesoshek, koipchin lagok kokilgei eng ng'alekap somanet. Amu ngotko kakosir sukuilt age eng ng'alekap mucheset, ipkobarye kityo ng'alekap somanet ko ichekei.

Missing ing kokwtunwek um cheribe kiyagik, ko ngap ing kasarwek alak um koyestos teronik chee bek kiyagik ak teronik che amisie kiyagik. Ko nguno tuguk che kiboisie sikemine um teronik chotuchu, kochang. Amu netai, ngoi kabatindet anan biik cheribe kiyagik, koimuch konam um teret age ne mingin anan ne makeboisie, kebel ipkochot. Eng yapkochot, kesochi ole kikoter anan ole kikoyei eng teret. Ko nguno, ngot kebel akesochi, kominakse. Ko nebo aeng um koimuch keboisie ipkeal che kiale kuu missing ko kikure glue. Ko ngotkeal, nyikemine. Atya komitei nobo somok kekure temeniet. Ko temeniet, ko nacham kochope um nobo sekemik, namine sekemik kot nenywanet simayatak. Ko ngeboisie temeniet, keuchin maat temeniet. Eng yapkochot, keminee ole kayei teret. Ko nguno, eng oratunwek chok um, keboisie sikemine terenik eng kokwatunwek cheripe kiyagik eng kimaswek chebo murot katam eng emet um nebo Kenya.

um Saet nekisae yekichope anan yekaime pendo ne kakibel eng kokwet nyu, kocham ko missing yakakibel pendo eng kokwet nyu, koyamite kiy. Ko nguno netai ngele mitei kuu kobit ki eng kokwet, anan katuyo kokwet kityo ke-keam pendo. Kocham kesae saet amakiam pendo. Eng yekitar kesae, keam penyi kai, ake-akengalaldos. Kongap saishek alak, koba rutoito. Ngoka koito, anan ngoka arusit, ko imuch keai ana kepele pendo. Yakabwa kapsandana, yakatuyo kap sandana ak kapyugoi, kepele pendo, atya kesaa. Kesae, kesae cheptalel eng katuyet ne kakotuyo lagok kwai, sikoek ki age agenge, akoek um borwek agenge. Ko nguno, ko saet nekisae, ko ter ter kosupke ak ki nemite kokwet. Nguno ngapkomite rutoito, ngapkomite kuu koito. Ngapkomite boiboiyet, kewektoi kongoi kewekchin kamuktaindet. Nguno saet, ak keame pendo, kosubikey ak kiy nemite kokwet.

Ole kertoi um neranik ak lagok che mengechen keljinoik ap ateposhek chebo um chebo kipkaa, ak chebo kasari. Ko missing, neranik ak lagok, komakoteptos eng ateboshek chekibo kipkaa. Amu missing kolen, kasarta ne kimite komakokerkgei ak kasarta no kibo keny. Amu ku keny, kochang tuguk chekimukomite, kuu ng'alekap simoshek, kitomkobit ngoroik, kitomkobit kweinik. Nguno missing ngelechi lagok anan neranik um kotepso eng ateboshek che kibo keny, komakomuchi amu kikotestai kebendi, anan ngotestai kobendi kenyishiek, kotesetai kowale-kowalaksei emet. Nguno imuch ngilechi lakwet korip teta, kokorom komau keny. Au ki keny kicham kekwerie tuga aino, kicham ipkeripe tuga anoo. Ko kora ki, anan kasarwek chu, komii ainet kurgat. Kosile kityo lakwet beek, anan koyat kityo angot tapit lakwet akokochi eta. Nguno kasarta nep koraki, ak neranik chep koraki, kobendi ak ateboshek chebo kasari. Amu kere koui ateboshek che kibo kipkaa. Amu kosupkei ak kenyishiek ana kasrta. Amu len neranik, acheket kebendi kasarta ne kimite. Nguno ateboshekap keny, komachame neranik anan lagok. Chame nep kasari.

Ki betutab jumapili ko kito namoche abor ko betut kong'ete yo kikawe boishet kong'etegei kaa akoi taonitab kaa ko kibetutab jumapili ang'et karon achopkei awendi boishet ko kingang'et anaam pikipikit akoi ole kile kapchemoriet ko yotok ko siling' konom yait kapchemoriet komite karishek chebendi akoi taoni nito bo kaa ko Eldoret ko kong'ete kapchemoriet akoi Eldoret kocham komising' ko siling' bokol eng' yalany alany siling' bokol aboishen nekit sait agenge akoi Eldoret yo abami Eldoret ko ole kiawendi kasi komaloo ak eng' kukait Eldoret kebunei keldo enyawe abunu keldo eng' yoto ait ketacha komyee keng'olose ak manager nebo olotok kokono chaik otyo kokono chi neborwo kasit naoe ak ole ayoe kasit ak koborwo tuku chechang' yetar koborwo kekono ngoroik ak kadit neiboru kole aoe kadit yotok ko nguno kiu notok betutab boishenyu

Ee angot ngotkotoketu soketab Kenya kotugug cheu chepkondok ak ngalekap oratinwek kotokokoromen kotos nee neyoe koit sopetab emet ko mising ii sikosopcho biikab emeti ko kosubi tuguk cheu ngalekap oratinwek ii ak chepkondok ko kitonetai sikopit ngalekap chepkondok kongotkoet sokati komakat kebit biik chechang en emeti kocheng kasishek koboishen sokat amun sokati kochang kasishek chekeyoen ko ngisupen kou kenyishek chon kimomiten sokat ko ngunon en kosorwechu emetab Kenya komotomi kasishek en neranik ngunon koyoe neranik chechangi koyai tuguk chemomokotin ko ngunon ngot testa koetu sokati komaktayat akot echek biik keyai kasishek chechang anan koyoktokee anan koyoktokee koyai kasishek koboishen sokat nii konyop koyai kasishek kokochin serkalit chepkondok chechang ko ngotko kochin serkalit chepkondok ko kasitab serkalit kwokoro bandab taai ngokochobe oratinwek okochobe taonishek chuton chuu echeni sikosop ngalekap emet en elemiten biik ngunon ngot koet sokati kotoreti ngalekap emet

Ane atinye account ne kikonore rabisiek. Ko missing account, kobo komonut um yaikomech kokonor chito chepkondok, anan yeamin iboisiei chito chepkdondok, anan ngotko kamaimeche iboisie chepkondok eng oret ne mamaktaat. Ko missing sikekonor chepkondok ing account, komeche chito koie chepkondok, anan ko nebo aeng, komeche kocheng chito chepkondok alak sikotuyo, sikwo koyate mung'aret anan kwae kiy nemeche kwale. Ko missing, kelchinoik chebo account ni, ko kekonor chepkondok, simat ko nebo aeng komeboisie chepkondok eng oret ne ma maktaat, ak nebo somok, ikonor chepkondok sikochanga, iyae kito neimeche. Ko oret ne kiyai um ayat account, ko amuu kiaro ale aboisie chepkondok eng oret nemamaktaat. Anan ngap sait age koimuch um chepkondok che keboisie, ko keboisie kityo. Ko nguno aro ale miee, akomitei kiy ne kiameche atoi. Mi mung'aret ne kiameche atoi. Aro ale kaikai achop account, sakonore chepkondok, sikoiyo anan abas chepkondok. Ko eng yapkoit chepkondok cheamache, acheru chepkondok, atya aae mung'aret neameche. nguno cho ko kelunoik chebo keyat account.

Oratunwek che boisie kibagenge, sikorip tililindo nemii barak nebo amitwogik, kochang. Amu, amitwogik, ko mie kerip tilindo nemii barak. Amu ngotko-ngotko matililen tuguk che iame, ko missing kongeme borto. Amu ite kokon um kaimutik eng borto. Che imuch kokon mogonjweshek chechang, che imuch kora keboisie chepkondok chechang, sinyoru kanyaiset. Nguno tililindo netai, ko kararan ngokealishe, ngokeale kuuu ngwek. Kotomo itun akisus ngwek, ko miee kokeun kotililitu. Komiee ng'alekap keunso. Ko nebo aeng ko ngi susishei, komiee kora kotililen tuguk che ibosiei isusishei. Ako nebo somok, ko tililen kora tuguk che keamisie kou kikombok, sanishek. Atyam amakiamis, ko miee kuin keunek kotililitu. Keune sabunit kotililitu sikeamis, sikeisto ng'alekap chafuk. Atya ko kiy age nemiee, ko kararan keamisie anan keame amitwogik chetom ko chematepso akoi. Amu amitwogik chekatikechope anan chekatepso akoi komatililen. Amu imuch kokanam kaliangik, akoyaakitu. Ngotkoyaakitu, komamie eng borto. Nguno suppose keame amitwogik che tililen.

chamkomising kasorwek chechangi anan nebo kenyiti kocham komiten roptab let ee akoboru sobetab emet ako mising kotam kokorom ngalekap amitwogik ko oratinwek chekiyoe ee sikonyor kokwet anan simatkoim ngalekap amitwogik komie kochopkee bikab kokwet amun kingen kole ropta let kocham komi arawet ngoro ko ngunon kocham komie kekol kuu bandek kochangaa ko ngekol bandek kochangaa kondokikese kinde kercheki ak kekonor amomoche kealda ak cham komoche sikechob magandek kokeny kekol magandeki kekol ndisinik amun mising ndisinik komotomoche beek amun ndisinik kokonyor beek tutigin kotindo beekchyik ko ngunon ngot ngokakikol ndisinik kochangaa komi betushek chombo roptab leti koimuch keam ndisinik keteshi bandeki chukai aketeshi magandek akomie kokeny komi tuguk piasiki singeal kou korokoro taman piasik komuch keam en kasarta nekoi ko ngunon ortinwek chetos yai kokwet sikekirinda ngalekap roptap let kokechopkee en kasarta akekol tuguk kotokomi ropta

ee tuguk chetos yaii unipasiti sikomuch ee koib koyai kipsomaninik chebunu emotinwek cheloeen bo sang amun mising kipsomaninik ngo bunu emotinwek cheloen mising koimuch motindoi choronok akoimuch motindo tilyonutik akoimuch ngunon konyokoren kobwotin kole toss ipkoteben ano anan komeny ano komi unipasitishek ngunon kito nemie neimuch koyai sugulit kokochob korik chechang ako cheyome koteben kipsomaninik chebo unipasiti sikoruyo ako yon somoni kokeny koimuch koteben yutok ipkotar kosomoni en sugul ko kito nebo oeng nitos yai sugul kokorib ngalekap ribsetab kaliet kochop kaliet en sugulit koik komi barak anan kwo baraki sikotebiso en kipsomaninik chebunu emotinwek cheloen mat kotebso en konyokoriet kotebso akokas kouyon miten kaa kotebsos kouyon miten olon bunu ko ngunon ngalekap kalieti komie komie en ngalekap unipasiti amun ngot komiten kalieti koboiboitu ako mouitu sobetab kipsomaninik en suguli ako tesetai sobet een en konyunyumindo akomoe kouit

Tuguk che tos keyai, siketoret kabatik eng ng'alekap ropta, kosupikey ak um tuguk anan logoiwek cheimuch kobor waletap koret eng ng'alekap mbaronik ak kolset. Ko missing, ngapkomite kasarwek chomomii ropta, anan imuch tuguk cheimuch kemwochi, sikotoret um ng'alekap ropta, ko missing kelen biik kokol ketik kochanga. Amu ketik, kotoreti ng'alekap ropta. Ko ngotko kabet ng'alekap ropta, ko miiee kabatik kobal keringonik, akocheng tankishek, sikokonore beek barak yundokyun. Siyakabet ropta, koimuch kopis tuguk kwak. Ngoka kolsetap bandek, ngoka kolsetap ngwek, ngoka kolsetap mukandek, anan kiy age tugul nekakol chii. Ko nguno eng kasarwek alak, ko kararan um kokatononchikei kabatindet ng'alekap beek. Amuu ropta komanyone beek arawet age tugul eng kenyit. Nguno komakataat kochopkey kabatindet, kotindoi beek. Siyakabet ropta, komuch kopi-kopis um minutik chik, akotebi ak minutik chik.

Kongobet um teknolojia eng taonit ap gaa, kochang tuguk che kotoret, akochang tuguk alake che kongem. Alen tuguk che kotoret, ku kongoistogey um ng'alekap teknolojia, ko kotoret missing amu neranik ak lagok che mengechen, ko komatikwae kiy. Amu ko missing kobendi lagok neranik taonishek chu. Ne ngete-ngete neranik karon, kwamis, akeba taonishek chu. Kelen kasarta ne mitei ko kasarta nebo teknolojia, akobo kasrata ne lel. Ko nguno kongeisto kotoret, asikotepso neranik eng kurgat, sikotoret sigik kwak keba mbar, akeyai tugun chechang. Kokeny kokotai kongem lagok che mengechen, kotai koek ngelelik. Komach kosup anan kotoreti che mamaktaatin. Che mutai kongeme lagok, ne komatikokase lagok sigik. Amu kokere lagok che mengechen neranik tuguk cheae. Ako kokeny, kokoiboru anan kokere lagok angot akichek tuguk che tesetai um akoba teknolojia eng taonishek chutochu. Ko nguno, konge-kongobet teknolojia, kotoret ateboshek chebo neranik, ak chebo lagok. Amu missing lagok, ko biik che-chebo mutai.

Mising etunetab taonisheki kokiwal ateboshek eng kokwotinwek eng kimoswek chepo murot katam en emetab Kenya korotinwek chekiwali ko mising netai kingoeet ana kingoeet taonisheki kowole ole kiteptoo Alan oteptaa biik akomising kokakoeti kochongoitu tuguk chemiten taonishe chu mising kinkoeti kobendi biik chechang taonishe chu kochenge biik chechang kasishek cheyoe koalak ipkoyoote mungareshek komising kuu chepyosok ipkwoldo ngokoldo ngwek alaki ngo ipkwole ngwek alaki sikwalda ipkwoldo alak kou bandeki anan ipkwoldo alak kou ngoroiki kongunon ateposhek chekiwali kokiyai biik chekimito buch chekimokotindo mungaroshek en kurkat ii kwai koba taonishek cheecheni ipkoiyai mungareti akocheng chepkondoki sikwai koibchi kobwa kaa nenywaneti neimuch koyochi lagoki anan neimuch keam akoimuch kora koliponchi lagokab sugul rapishek chesomonen ko ngunoni mising kiip kelchin neoo en konkoetu taonishek chenekiten ak komosotok amun kingetio biik chekimotindo kasit ak kocheng kasishek ak kobois biik

Missingi en matatushek ko mising ketik kosupi bongonutikab oret ko mising en Kenya kokikichop bongonutikab oret en matatu ngunon kocham kosupi ketikab matatushek ko kosorwek chechang mising en taonishechu komokosupi ketikab matatushek bongonutikab oret amun ngisupen neta kosorwechu kechilekei en garishek mou kosorwek chon kibo kenyi chon Ki kecheret agenge Kobo chito akenge lagini mising kosorwe chu kotepe kecheret agenge ngunon mising kochilekee biik en matatushek Ako mising kokonu nyosutikab oratinwek kamun ngisup Ngunon kounon koteben chitugul ngecherenyin komokonu ngalekap nyosutik ngunon ole woldoi ko mising komoche koteben chitugul ngecherenyin akesub ngotutik ngotko mising meisubi ketikab garishek bongonutikab oret ngamun biik chechang ko ngelelik Ako chechang komoche koit olependi en kasarta amun moche koken ipkomut biik alak en kasarta ngunon kotam kokaran ngesupi ngotutik en ole uu

Kou ane, ko kianyoru prompt alipan toretisiet. Ko missing, nga kasarwek cheuchu kochang um toretisioshek chemeche biik keyachi anan ngapketoreti ku lagok, ngapketoreti kou biik che miandos, ak tugun chechang. Ko ane, ko kiatoreti um ne-nebo lagok, che makotindoi sidik, anan lagok chekibetio komengechen, chekimeto sigik komengechen, anan che kisirtoe sigik. Ko kotos nee keljinetap muswaganatet ni. Keljionoik ap muswagnatet ni, kotereti kerip biik cheosen, anan kou netai, ko kerip lagok chamakotindoi sigik. Amu ngeyai muswagnatet ni, kotoreti lagok cho matindoi sigik, koba sukul. Kenet, konyor ngomnatet, akonyor kasishek, cheimuch mutai kora nyikotoret lagokap lagok alak kokenye che matindoi sigik. Amu ngobek missing sigik, koamie kotepso lagok anan kosertso lagok, akomite muswagnatet neu nii neimuch kotoret biik um lagok cheu chotocho. Ko nguno, keljin neoo nebo muswagnatat ni, ko ketoret biiik. Amu kararan ketoretisie. Amu kikile angot kararan neikotoie nebo tai, kosir netaje nebo katam.

Ngotko ee a kipsomaniat nowendi kineton en konetishet nepo chepkondok anan rapisheki ko misingi kito nowendi ipanetke anan pakinetan ko ole bostoitoi chepkondoki anan oretei chepkondok en oret nemaktayat kokito nepokomonut netos ayai sorib chepkondokyuk ko misingi ko ayaen mungaret chepkondokyuk ngotko atinye chepkondoki lagini ngotko ng'eringen ngotko komoche sayaen mungaret Ako ng'eringen chepkondoki onetige kit nekile konoret anan mi kekonor chepkondoki kondonyoru chepkondok alaki atuye chepkondok tuguli otou mungaret amun mising chepkondoki kokit nemosise ngomi lolet amun atkan tuguli komi tuguk chemakat keal en sopet anan en kila en betut agetugul komaktayat keal kii amun sopet komoite betut nekilen kakoyam mokeolishe ngunon simotipoishen chepkondok en oret neyaa komie ikonor chepkondok konginyoru chepkondok chemaktayat anan cheyome itounen kii itou mungaret nekorkokonin chepkondok chechangi itou kokeny mungareti ana ial tugun chechang ngunon bo komonut kekonor chepkondok en oret nemaktayat

Ngapko kasarwek alak, ko kenyoru boisiet nekatestai eng kadingung nebo rabinik chebo KCB ing benkit. Ko imuch ipirchi benkit nii iboisie nambarinik um che matile kiy. Ko kito ne neiborye eng ng'alalet, ko imwochini akobo kit nekabit. Ngotko kaesho chepkondok, ngotko kameche icheru chepkondok, imwachini chepkondok che kemeche icheru, anan kiy nekaesho kwaak sikomong chepkondok. Ko ngotko kemeche inde chepkondok um koba yundokyun, ipirchini imwochini kokeny. Amu bicho, ko biik che kastoi ako biik che toretishei. Ko nguno ngotiwe akimwochi um imwochini kokase komyee, komebalchi, ko biik che kararanen, ako koi kotoretin anan inyoru walutik kuk komyee kosupke ak bichotocho ko ole kemwajindoite, ak kiy neimeche.